Ore torkuak lormasai, naa kenyor iltung'anak lemurua ai kule, munono, omotorik. Nisul inatii olchani loji orkonyil amu keret enkoshoke.

Ataasa eunore ompuka enkiterunoto eleari letwenty twenty five, naa ore enkipirta ompuka naa kajo peyie aasie biashara , aa kamir amiraki irbiasharani tesokoni natum , ore enkae naa kajo peyie aitumia tiang enaa endaa.

Kelelek iisum oltung'ani peyie etumoki ateyierisho amu ijoki ake metotona tine niaas iyie ina siiai enaa eyiarare eshaai iton iyierisho nekiduaki iasita ina process pookin ore ake pee iidip ore tiai olng' naa ninye ijoki metaasa ina nitaasa enaa ng'ole.

Ore enedukuya idumu irmosor ,nintokitokie ,nincho mitootua ildaikani tomon omiet , ore ake pindip , nintayu eggshell nidung tekatikati , nintoki adungdung irnyanya , cucumber , irnyanya ocaarrots , nintutum pookin netiu anaa salad, niyieu olturunki lino , nipik esukari kulingana weyieunoto ino , neaku tayari pee inya.

Ore eneduya imir nkwashen ,nitum iropiyani nilakie school fees ninyangunyie endaa ninyangunyie nkilani ninyangunyie ata ntokitin tonkangitie anaa nkishu ,ore eniare mepukori tonkangitie etii nkwashen.